Gima biro e pacha kaneneo gini ma en president koro president ni, sirkal ginenee, polise ochung' mbelene kanyo, kata kando ne kenyo, mondo omiye arita kwee, koro moro be ni mbelene kanyo , koro ma president kata ma en jatelo moro maduong' manigi nengo.

Okay kinde machon nitiyo ga gi tinga e transport kata ikeyo, kata itero gik moko kumachielo nyaka kumoro. To tinde, tinde wan gi geche, geche masani ni fast nikech iyudo ka tinga, tinga ne en ga slow. Yo kaka noselos maber koro geche obiro mang'eng' kaka trela ma nyalo tero gik moko piyopiyo kata e chiro kata e market. Koro tinga no koro sani gi tin to geche emang'eny.